Tarĩu tuuge nĩ ũkwenda kũgũra indo mabũrũri ma na nja kwa mũhano tũhũthĩre china, ũngĩenda kũgũra indo kuuma china, ũgũthiĩ o thimũinĩ yaku, no nginya ũkorwo na mpesa app no ũ download app ĩyo playstore okorwo ndũrĩ nayo, wa download uingĩre thiiniĩ wa app ĩyo, ni ũgũthiĩ handũ hegũkuonia global pay, wahota kũingĩra global pay, ni ĩgũkwonia page ya gũ create visa card na ũga create . Wahota gũ create no, we rĩũ ũkĩenda kũrĩha ũrĩhihinyaga o bũrũri ũrĩa ũkwenda kũrĩha ĩgakũonia mbeca, mbeca cia Kenya-rĩ na cia kũu-rĩ ira chanjwo cigana atĩa na ũkwendekana cigana atĩa. Koguo mpesa nĩĩtũteithĩtie mũno tondũ nĩ ĩmĩĩkĩte ũndũ ũcio mũhũthũ mũno – kaũndũ kaniini, waingĩra hau ũkauga ũrenda kũrĩha indo ici cigana ona, nĩ dollar cigana okorwo wĩ china ũkwenda kũrĩha, o ĩgakũonia ni mbeca, igũcenjekania ciĩ mbeca cigana cia gũkũ Kenya, ti ũndũ mũnene no ũguo tu bora ũkorwo na mpesa app maũndũ mau moothe nĩ mahũthie.

Mũirĩtu ũyũ aroneka agĩtũmĩra ATM card, korwo nĩahingũra bengi na nĩahota kũheo atm card. Mũndũ noahũthĩre atm card tondũ wa mbere ĩkoragwo ĩĩ njega noũhũthĩre o ihinda o rĩothe, yaani ndĩrĩ, ĩkoragwo, ti ta bengi, bengi ũria ĩhingũragwo kuuma thaa igĩrĩ nginya thaa ikũmi na ĩmwe atm no ũthiĩ ũrute mbeca ciaku o ihinda o rĩoothe. Maũndũ maria ndagereire ngĩtũmira ĩno-ĩĩ, wambere ndiamenyaga kana ndaingĩra hau thĩini-rĩ njagĩrĩirwo gwĩka atĩa no nĩ hakoragwo na mũndũ, hena mũthigari ũkoragwo hau kando nĩagũteithagia kũhota kũ overcome thĩĩna o wothe ũngĩhota, ũngiumĩra, ũgĩtũmĩra atm. Kwoguo ũngikorwo ndwoyete atm, nginya nĩirihaga, wathiĩ supermarket mũndũ nĩarĩhaga nacio noũhote gũkorwo ũkĩhũthira, ĩĩ. Ũkĩhingũra bengi na ũka apply kũgĩa na atm card. Ti ũndũ mũũru nĩwega mũno gũkorwo wĩna atm card, nĩ njega. Na nĩ ũndũ mũhũthũ gũtũmĩra o naguo, wamenyera nĩ ũguo, gũtũmĩra nĩ raithi.

Cukuru ĩno ya Rift Valley institute of science and technology ndimĩũĩ ĩta University ndĩmĩũĩ ĩta korĩnji, ya mbĩrĩirie mwaka wa ngiri ĩmwe magana kenda ma mĩrongo mũgwanja na kenda, na nĩ yũĩkaine mũno tondũ ĩheanga kothi cia moko nyingĩ na ĩna arimũ makinyanĩirie ikĩro, na arutwo ao othe nĩ monaga mawĩra kambuni-inĩ njega mũno nĩ ũndũ maheo gĩthomo nĩ arimũ makinyanĩirie ikĩro, mũrutwo ũcio nonyende kũmũmenya onaniĩ no ndimũĩ ndagĩka ĩno.

Andũ maraikara ng'ongo-inĩ cia irathĩro cia Kenya, andũ angĩ maumĩte Central, na acio nĩ Agĩkũyũ, Agĩkũyũ a Kĩambu, Mũrang'a, Nyandarua, Nyeri, a Embu, andũ a Mĩrũ na Mbeere. Acio othe nĩ Bantu na me Central nĩo maraikara irathĩro rĩa Kenya. Moĩkaine mũno tondũ nĩ aingĩ nanĩo marũĩrĩire wĩyathi wa Kenya. Na Maumau othe mehithaga mĩtitũ-inĩ yao na nĩ manyitanire magĩkorwo mena ũrũmwe makĩrũĩra wĩyathi wa Kenya, ĩni.

Mbica ĩno nĩ ya kĩrurura, kana Astragas na ĩkũraga mĩena-inĩ ya central na Rift Valley. Mĩena ya central kũrĩa kĩrurura kĩngĩkũra wega nĩya Nyeri, Kĩrĩnyaga, Kĩambu, Nyandarua, Nyeri, Rift Valley nakuo nĩ ya Eldoret, Naikuru, kĩrurura no gĩkũre wega tondũ kũu riera nĩ rĩigananĩrĩru wega mbura ĩ sawa, temperature ciakuo ciĩ sawa. Kĩndũ kĩrĩa ũngĩenda gwĩka, no gwĩka soil test ũkĩenda kũhanda kĩrurura no nginya ũrorerwo tĩri kana nĩ ũkinyanĩire ikĩro cia kũhanda kĩrurura, ĩgacoka nĩgĩkũraga na ihinda rĩraihu tita ma vegetable marĩa mangĩ tũmenyerete ta skuma, broccoli, spinach, kĩrurura nĩ gĩtĩkaga time gũkũra ta mĩaka ĩiganona, no nawe rĩrĩa kĩahota gũkũra nĩ ũkwona mbeca wega, mũhuko nĩ ũkũritũha o wega.

Lwanda Magere aciarirwo mwaka-inĩ wa ngiri ĩmwe magana mũgwanja ma mĩrongo ĩrĩ, na aciarĩirwo hakuhĩ na iria rĩa Victoria. Arĩ na hinya ũtarĩ wa kawainda na nĩ atũmaga jaruo ihotane mbara-inĩ nyingĩ makĩrũa na thũ ciao ta Nandĩ. No nĩ ahotire kũhikia mũtumia ũmwe, na ũrĩa wa menyire kĩruru gĩake nĩkĩo hinya wake, na nĩa mũkunyanĩire gwĩ thũ ciake, amũkunyanĩra gwĩ thĩ ciake makĩrũa mbara ĩmwe, Lwanda Magere nĩ ahotirwo nĩ a Nandĩ na agĩtuĩka wa kũhurũka.

Prince Inda aciarĩirwo Siaya kauntĩ gĩcagi gĩtagwo mũrumba, arĩ mwana wa gatatũ he bamĩrĩ ya ciana ithano, ithe nĩ ahurũkire ee mũnini mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na ithatũ, na agĩtigwo ee mwana wa single mother na mamu wao nake agĩcoka kũhurũka mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na ithatũ, hau nĩho atigĩire cukuru na agĩthiĩ Nairobi gwetha ũtũũro, athire Huruma kũu Nairobi, kũu nĩkuo ambĩrĩirie gũthaka nyĩmbo, irabu-inĩ ũtukũ, athakaga nyĩmbo cia Rhumba na nĩ amenyekanire nĩ Kenya, gwĩ Kenya yothe mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na ithathatũ, nĩ ũndũ wa nyĩmbo ciake cia Rhumba ũguo nĩguo Prince Inda oĩkaine Kenya.

Atangathi a mohoro arĩa thikagĩrĩria kaingĩ, he na Jeff Koinange wa Citizen TV, Kĩhara wa Gathua wa Inooro TV na Njogu wa Wachira, o wa Inooro TV o nake.

Gĩkũyũ-inĩ ibuku rĩrĩa rĩũĩkaine mũno, nĩ ũrathi wa Chege wa Kĩbirũ, kana rĩtwa rĩngĩ Mũgo wa Kĩbirũ. Rĩ na morathi make, na mũtũrĩre na rũgano rwa mũtũrĩre wa Mũgo wa Kĩbirũ ,woothe wĩ hau na rĩothe rĩandĩkĩtwo na gĩkũyũ.

Athaki arĩa moĩkaine nĩ ta Victor Wanyama, akoragwo e defender gatagatĩ kana middle fielder. Nĩ athakĩte nginya na Premier League cia ũthũngũ cia ngeretha ta Southampton nĩ athakĩte nao, Tottenham Hotspur nĩ athakĩte nao, nginya Barcelona no athakĩte nao. Ũngĩ nĩ Dennis, ucio nake oĩkaine ta striker, ena goal nyingĩ mũno, kuma goal mĩrongo ĩtatũ na ithathatũ kwambatĩra.

Hena thimũ yumĩrĩte ĩretwo Vivo kamera yayo ĩna megapixels cia igũrũ mũno tarĩu kamera yambere ĩna kuma ikũmi na ithathatũ megapixels na ya thutha sixty four kamera thaka thaka wahũra ũguo mbica ĩraumĩra weeega ĩĩ mwaki? Mwaki ũngĩgĩtinda nayo thikũ igĩrĩ na ndĩthire mwaki, ũguo ũgĩtũmĩra ũgĩtũmĩra wĩ online ĩyo thimũ nĩ njega biũ.

Kambũni ĩno ya Kakuzi PLC nĩ njũũĩ nĩmarahotire kũgĩa profit njega mweri ũcio mũhĩtũku tondũ nĩmahotete kwendia makorofia, macadamia ndumberi nyingĩ mũno kũrĩ arĩmi ao. Nĩmarahota kũ market indo ciao wega, wega biũ, koguo nonginya nĩmaramĩkire profit njega

Hena bengi ĩno ĩgwĩtwo DTB, Diamond Trust Bank, nĩ ĩraheana rũni, ngombo na marĩhi manini makĩria. Ta rĩu no makũhe rũni kũringana na mahũthĩro kana maũndũ marĩa ũrenda kũhingia. ĩĩ no ũgĩe rũni ta rĩu ũngĩenda kwambia gabiacara ka ngiri ta ithano ũguo ũmerithĩrie wega no makũhe karũni

Bengi ĩrĩa nini ĩtagwo Unitas Sacco, arĩmi a macani, kahũa, iria othe marĩhagĩrwo hau, na tene yetagwo mũramati, ona marũni no maheyanaga na Greenfeather ĩrĩ oho, ciothe.

Bengi ĩrĩa nini mũno ĩtagwo Mũramati, no nĩ yacenjirio rĩtwa thikũ ici ĩtagwo Unaitas, arĩmi a manjani, kahũa, na iria, othe marĩhagĩrwo hau na mangĩenda ngombo, o nacio makombithagio hau nĩ bengi ĩyo.

Honge ici cierĩ gũtirĩ honge ĩ rungu rwa thirikari. AMREF nĩ ya NGO nayo Redcross ĩthondeketwo rungu rwa mĩtaratara ya constitution ya Kenya. Othe nĩ mateithagĩrĩria rĩrĩa thĩna woka bũrũri-inĩ na nĩ mahotaga gũka naihenya kũ handle matigakorwo me thĩna-inĩ mũno.

Thikũ ici bengi nyingĩ, no ũhote kũhingũra wĩ harĩ ũrĩ no rĩmwe na rĩmwe nĩũndũ wa mathĩna matiganĩte, rĩmwe mũndũ nĩ aremagwo kũingĩra, na bengi nyingĩ nĩ iraheana namba ciao cia thimũ hau kana namba ĩrĩa ũngĩtũmĩra sms nĩguo ũhote gũteithĩka.

Tarĩu tuge ũgũtũmaga mbeca ũkĩhũthĩra M-pesa, watũma mbeca kwĩ mũndũ ũrĩa ũtakwendaga gũtũmĩra, mũndũ atũmaga message ĩyo kũrĩ inya ithano ithathatũ na Safaricom kuma hau, nĩmegũbuatana na namba ĩyo yaingĩra mbeca icio na nĩikũhota gwikwo reversal na icokio thimũ-inĩ yaku. Koguo gũtirĩ na bata wa kũmaka ũngĩtũma mbeca thimũ-inĩ ĩrĩa ũtakwendaga gũtũma.

Hatirĩ bata wa gũteta, haha watũma mbeca ũru, mũndũ no gũ- forward message ĩyo kũrĩ inya ithano ithathatũ, na Safaricom nĩ megũbuatĩrĩra mbeca icio, na nĩ ũgũtuĩka wa gũcokerio mbeca ciaku thĩ-inĩ wa mathaa mĩrongo mũgwanja na merĩ.

Hatirĩ na bata wa gũteta, no gũtũma message ĩyo kũrĩ inya ithano ithathatũ na Safaricom kuma hau nĩ megũbuatĩrĩra mbeca icio na nĩ ũgũtuĩka wa gũcokerio mbeca icio thĩiniĩ wa mathaa mĩrongo mũgwanja na merĩ.

Wĩmwega, karibu bengiinĩ iitũ, nĩngwenda gũgũtarĩria mĩthemba ya rũũni ĩrĩa tũkoragwo twĩ nayo, rũũni rwa mbere, nĩ personal loan, rũu nĩ rũũni rũrĩa ũrenda gũtũmĩra wĩ mũndũ binafsi kũrĩha ta bill cia thibitarĩ wĩna emergency, kũrĩha gĩthomo. Kwĩna morgate loans icio nacio ihũthĩkaga kũgũra, tarĩu okorwo nĩũrenda kũgũra nyũmba, nĩũrenda kũgũra mũgũnda, nĩũrenda kũgũra indo cia mĩako, ĩyo woyaga mortgage loan. Kwĩna business loan ĩyo nĩ ya kwambia biacara kana kũ expand biacara ĩrĩa wĩnayo. Ici ciothe-rĩ icokagio na faida different, kuuma rũũni nginya rũũni rũrĩa rũngĩ. Koguo nĩũkũnjĩra rũũni rũrĩa ũkwenda kwoya nĩguo ngwĩre rũcokagio na faida ĩigana atĩa. Ningĩ ugĩũka kwoya ũhakikice gũkũ wĩna saving tondũ ũngĩheo rũũni maita matatũ ma saving iria wĩnacio. Ningĩ nonginya ũkorwo wĩna guarantor na akorwo mũ-memba wa bengi iitũ nĩguo ũhote kũheo rũũni

Nokũria mũndũ ũcio namba ya akaũnti yake, namba yake ya gĩbandĩ, na ũgathiĩ na mbere ũkahinga akaũnti yake ũgacoka ũkamwĩra oke nginya bengi-inĩ yanyu nĩguo mahote gũbuatĩrĩra mbeca ciake ciathiĩ kũ na nũ ũrahingithia akaũnti yake, ũkaria na manager na kira kĩndũ akahingĩrio wega.

Bũrũri witũ no ũrakũra, na maũndũ maingĩ megũtuĩka ma intaneti na tekinoronjĩ. Koguo twana tũtũ tuitũ tũnini-rĩ tũngĩhota gũtũkũria tũkĩmenyaga maũndũ maya mothe-rĩ tũgũkorwo na advantages nene mũno tondũ, maũndũ maya matĩgakorwo mageni kũrĩũ. Koguo merwo tũthiĩ ũũ ndagĩka ndagĩka makahota gũcenjia na magathiĩ na njĩra ĩyo ,Gũkĩra andũ arĩa me gabere kao, matiahotire gũkorwo magĩtũmĩra laptop matĩũĩ icio nĩ ndũũ, rĩu nginya rĩu merwo tũthiĩ ũũ no mararemererwo tondũ matiamenyerete maũndũ ma tekinoronjĩ. Koguo twana tũgũthomithio gũtũmĩra macini marĩ anini nĩ ũndũ mũnene mũno na mwega.

Kairĩtu gaka karoneka ta kararuta wĩra wa kũ handle metals, metals nĩ indo cia cuma. Na mũno mũno kũringana na ũrĩa ndĩrarora ngona, nĩ indo cia thitima, korwo karebundithia ũrĩa thitima ithondekagwo, gũthondeka indo cia thitima, electronics ũguo nĩguo karebundithia, na nĩ wega.

Ici nĩ ciana cĩĩ kĩrathi, na irabundithio gũtũmĩra kompiuta, na community -inĩ ũngĩhota kũrehe ũndũ ta ũyũ atia? Tarĩu no ũhingũre handũ, andũ othe mehotaga kũ access tekinoronjĩ, kũ access kompiuta ici, magokaga hau mũndũ angĩenda gwĩka ũndũ owothe online agokaga hau. Ningĩ no wĩke training ya, ũgathiĩ yani ta personnal, ĩrĩa ũroka niĩ na we yani, we mũrutwo na mwarimũ mũgoka tũgabundithania. Eeh Ningĩ no ũrehe o kĩrathi kĩa online ningĩ, andũ magathomera online, no ũhingũre gacukuru andũ magokaga magathoma ta kĩrathi, maũndũ nĩ maingĩ ũrĩa ũngĩthomithia andũ gũthoma kompiuta.

Mbica ĩno ĩronania nĩ thaa cigana, ndĩrona ĩratũmĩra wi-fi na ĩronania mbica ya trading ya thimũ-inĩ, ici nĩ online, maũndũ marĩa mekĩkaga online. Raini ĩno ĩroneka yambatĩte ũguo ũcio nĩ ũrĩa thogora ũracenjia wa stock ĩrĩa arakĩendia kũu online, thogora ũracenjia ũguo, nĩ ũkuona thogora ũrĩa ũracenjia, no gwothe gũkuonania arahũthĩra app ĩrĩkũ gũĩka ũndũ ũyũ.

Rũhonge rũmwe rũrahũrana na mũrimũ wa mũkingo, nĩ Beyond Zero Campaign, rwambĩrĩirio nĩ First Lady Margaret Kenyatta mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na inya, ta rĩu maita maingĩ nĩ ũroraga angĩkorwo nĩ mũtumia mũritũ ena mũrimũ wa mũkingo nĩ ahotaga kũheo dawa cia kũrigĩrĩria kũhe mũrimũ ũcio mwana na mekaga testing nginya rĩrĩa mwana egũkinyia mĩaka ikũmi na ĩnana makohata kũmenya kana hihi nĩ aragĩire kana nĩmarahotire kũrigĩrĩria mũrimũ ũcio kũgĩa mwana.

Thikũ ici tondũ M-pesa nĩ ĩrenda kuonia andũ umuhimu wa gũtũmĩra bengi gũ save mbeca kuma M-pesa nginya bengi, gũtirĩ na marĩhi o mothe. Wenda gũ transfer mbeca ciothe, mbeca ciganona ona mirioni cigana, makiri maiganona, ũgũ transfer free gũtirĩ marĩhi ona marĩkũ kuma M-pesa nginya bengi.